Eiteng'enaki iltung'anak inchere ore endung'oto orkiek lentim naa keyau engolikinoto sapuk oleng aa inchere keeyau ilameitin naa ketoyu enkop kake ore endung'oto orkiek weripoto ormanyara na keisidai ashuu keretisho oleng tenkaraki keyau enchan neeyau enkijiape oloing'ange sidai neitoki sii ake eisdain irkiek tolooipi naa kemitiki sii irkiek tenejing enkop teitabir enkop aaku etoyieo nitoki aaku ore endung'oto enkop naa keinyial amu keitoi enkop oleng.

Ore esidano ena naa inchere ekeisidai tenedung'i irpaek neloi aitoij irkuniyiani amu kore pee intaas nejia nemeinyiala irpaek tenilo apik stoo naa kebik naa keidim aitaanyu erishat naaji engolon nemeeitai endaa naa ore pee ipik irkuniani eshali naa keidim ainyialata pause

Ekadolita irkigerot oigero nchere sabatia sub-county dairy farmers copperative society limited nadolita sii orkigereto lee vihiga county nigero tiabori tineweji ,united we stand together we benefit nadolotia enkiteng naaatu nturot naibor onaarok tiatua ina ilo mosori otii tiabori ilo kigereto omanita lelo kigerot nadolita sii eweji nenyoti natii atua ineweji netii ina kiteng.